Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo wheel chair. Itũmagĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ anga aunĩka kũgũrũ kana ataraigwa wega kũgũrũ. Kwa mahĩnda nĩgĩcenjetie na gwĩkĩra itĩ ciria cirĩ comfortable hanini kana ana haria ũraikarĩra hagaorwo har harĩ handũ comfortable kana handũ hagĩrĩire hagũikarĩra. Ningĩ ingĩ ciroka rita rĩrĩ kahinda-inĩ gaka tondũ wa tekinolojĩ-rĩ ciroka cina kĩndũ ũngĩkĩra engine kana solar we mwene kana mũrwaru ndareter mũ nda ndarabatara mũndũ amũtindĩke nĩguo athiĩ noeyetware we mwene na rimoti kana kana agetwarithia na karimoti kau ga gwĩtwarithia. Ningĩ magũrũ maroka me more expand kĩrĩa marĩ marĩ mariĩ ũndũ ũngĩhinga na ũhingũre gĩtĩ kĩu ũgagĩkuwa ũgakĩiga handũ ngari-inĩ kana ũkahota nginya kũhũthira ngari ya mũingĩ.